Gimomiyo ji ohero limo ute thieth madongo moloyo matindo en nikech ute thieth madongo iyudo ka nitiere yath to matindo to onge go, alafto mar ariyo ute thieth madongo iyudo ka nitiere dakteche madongo dongo manyalo konyi alafu mashinde bende ntiere manyalo thiedho tuoche mang'eny mopogore gi ute thieth matindo minyalo yudo ki, alafto yudo ka most referrals, inyalo dhi e osiptal matin tinyisi ni idhi limo osiptal maduong'.

Pek ma iromogo e pur, e pur mar cham ma itimo pile ka pile gin kaka iyudo ka nitie lee moko ma ka cham chako ikore to gi invade puodho to gichako ketho cham. Mar ariyo kikuongo ne jomoko pur tiyudo ka ka chambi kochiek chonto nitiere, achudhe moko manyalo kwalo chambi. Halaf to mar adek en weather , iyudo ka weather samoro en, ok o favour gima ipidho

Pek ma sirkal romogo sama giketo chendro mar tiyo gi teknolojia mokwongo. Iyudo ni thoth jo Kenya, ok jo Kenya te, nyalo access technology noendo. Alafu to mar ariyo, iyudo ka okgibedni gisetiego yornoendo e yo maber ma koro ng'ikruok oknyal betie. Maradek, iyudo ka ji te ok nyal donje winjruok kod sirkal magiyiere ni ginoendo dhi konyogi e yo maber. Sana sana kaluwore ni ng'enygi ichako tigo alafu to gi mbele kuno, tich dhi bedo matek. Koriyudo ka yoregoeko mag tudruok kod technology chako bedo gi shida.

Ber mi iyudo kuom timo tijni ,en ni number one iyudo ga ki itimo tijni. Tijni rito aluara nikech ineno ka pipe go eko ni gi gik moko ma miyo aluaro bedo maler. Alaf to mar ariyo, ineno ka omiyo pi ok bed budre ka moro achiel kaluwore ni pipes go oket go eko miyo pi kere e puodho tee alaf to mar adek ka kaose ikore ma inyalo gole e puodhe inyalo uso mar mondo mi iyud pesa.

Ng'eyo manyakibedgo mondomi itim tijno en ni nyaking'e ni gimaipidho kawo thuolo maromo nadi mondo obednoseikre mar mondo inyalo gole onyalo bedo harvested mondo ti kode. Marariyo, nyaking'e kaka gima ipidho konyo. Maradek, nyaka bende ing'e kakinyalo pidhe gi kakinyalo rite mondo mi odongi otwi kendo iyud nweng'o maber.

Tijni oselokore bang' kinde ka kinde e alwora, toore niyudoka diere machon dhano emanepuro ma kom matim gimoramora lakini sani iyudo kanitiere masin manyalokonyi puro, loso puothi mondo omi ipithi. And then, diere machon, iyudo kanitiere kinde moko ma igolo mana cham igolo nweng'o mar mondomi otigodo e ot. But iyudo ka gisani, dhano pidhe mang'eny. Kendore ni, kembe nitiere mopogore opogore minyalo tergie mondo mi olosgi.

It mayudo kuom timo tijni en ni mokwong. Berne ni tong' kiyudo tinyalo uso e yo mayot kaluwore ni ng'eny ji ohero tiyo gi tong'. Marariyo, iyudo ka nengo mar tong' ofev japith, koro kain kaka japith okiyud lal maduong'. Maradek, iyudo ka inyalo pidho gwen mang'eny kata e alwora mokduong' ahinya. Mae miyo nweng'o bedo mang'eny ahinya ahinya kiritogi eyo maber.

Ng'eyo, kata gige tich madwarore e tijni en ni mokwongo nyaka ikwonging'e niting'o jogoeko madhi neni. Gihero gik mage to gik mage ma ok gihero. Marariyo, nyaking'e kitgi koda timbegi mar mondo mi kik itim gigoeko modhi ataro kod kitgi koda timbegi. Maradek, nyakibed kod gigoeko ma owinjore gi gima idwatimo noendo.

Ginoendo ma ginyalo timo mondo ginyal chokore kanyo achiel mar loso aora kendo rito le matiyo gi aorano. Gin kaka tiyokod simbe mag ong'we yamo, mar mondomi gichop ne ji mang'eny. Marariyo, giti koda jotelo mondo mi okonygi wuoyo kod jomamoko. Alafu to maradek, mondo mi gilos osiep koda jomani machiegni kodgi. Nyaka bende gibed jogoeko mohero tich kanyakla mar mondo mi ginyal tiyo tijno mar loso aora. Kendo winjre kaka ginyalo rito alwora ma le tiyo godo.

Gimokelo dongruok mar Maasai Mara kaka achiel kuom kuonde mag neno le mag bunge en ni jomatiyo, jomodakie alworanoendo nikod winjo maber, mane omiyo giwinjore magiyie mondo mi kete obed kanyo. Marariyo, nyaka bedni ji modak e alwora kanyo nomi puonjruok maber magiyie godo nitemie rito le mag bunge en gima ber, miyo ging'eyo ber mar le mag bunge. Maradek, nyakabedni bedone kar neno le marahuma maywayo ji mang'eny bende miyo ohala dhimaber kendo timore makare. Miyo oganda kata dhano modak alwora kanyoendo ne omorgodo kendo osemiyo omedo bedo marahuma. Sorry.